Kii ngunon kebore spillage kiboishen en imbar ke irrigetenen um minutik chechang en imbar che uu nyanyik, cabbage ak tuguk alak en imbar. Kiboishen ngunon yon momii asista sigotoret minutikyok korur en imbar komabar asista. Ngunon moshini nii keboishen sana sana en ele yamat ii ak ole mouii kenyor beek sigotoret en omitwokikab ab rubet.

Method ini keboishen en imbar ngunon kistorenen beek en betut ab kemeut ngo nget kemeut ngunon kimuche keboishen bechu ke irrigetenen ee ngwek ii, nyanyik ii ak tuguk chechang en imbar mara bandek ak tuguk chechang chekimuche kemin en imbar yono yon momii ropta. Toreti ngunon koroi en ripetab beek sikimuche ke irrigetenen imbaret sana sana yon kolee asista .